Yeibot kastomaiyat musikeit netos um nebunu ndegeit, komii kot neki um konori musiket che ngotu eng ndegeit yoko rekukey kastomaik tugul eng ndegeit, komii kot en kotab ndegeishek yekikonori musiket ole kitorotitoi customer nekebet musiket yo eng ndegeit kouni kityo. Yoche kowo kastomaiyat akoi ole kilange ndegeit akoker kot nekikonori musiket chekoibot customers, ako mar musiket kiy eng yotok kityo.

Miranda ab HIV ko miando nikikobar bich chechang en bororiet ,miani kinamdagei bik kubun oratinwek Chok kumset ab keret ab karatikmiando in komuch konam bik cheyechen ako lagok chok kayomdo Karatik Chok kobaishen oratinwek agetugul cheimuch kobcheita Karatik Miranda Ni komami olekenyoitoi anan komatinye kerchek agetugul kit negimwaini bik ab kokwet kityo kokilgei komaindamdagei mianiamunbbare bik chechang Miranda niton ba HIV

Eng Kenya komugul, ko makineti biik akobo myandap malaria. Myandap malaria ko myanda neimuch konam biik chemo cheame amitwogik chemo titilen anan che malelachen. Amitwogik che mii tuguk chemo boisoni keny koroikab biik. Myondop malaria ko myondo nebore biik chechang eng Kenya ko mugul. Kit kityo ne kisome serikalitab Kenya, ko kocherchikey konet biik akobo ole ku kotertakey akobo myondop malaria amu myondo nii, ko myondo neyaa kapsaa eng sobetab kimugulmet.

Oli akertoi ane ak0bo sipitalishek ap kokwet simo inetis akopo ripset ap porto, kiy nebo tai ne agere ane ko, naet nematinye daktarishek ap sipitalishek chobo kokwet. Matinye nayet age tugul akobo kenet biik ole kiriptoi borwek. Kiy age neamwae akobo sipitalishek ap kokwet simoinetis akobo ripsetab porto, ko biik chobo kokwet komakase ngalek chemwae biikab um daktarishek cheboisie eng sipitalishek chotocho. Uu kele makase yekae ye ngalali daktarishek. Kiy age ne amwae ko momoche biik ab kokwet kokas ngalek chemwain daktarishek che boisie en, en sipitalishek chotocho amu kere kole matoreti akwanai ako kiy nebo komonut kenet ak kwage missing.

Linda Mama kotau boisiet nekinami kandoidet notok ko Arap Ruto, nekikolewen kenyiishekab elepushek, elupushek aeng ak tiptem ak aeng koek kandoidetab Kenya. Kinam boisoni asikotoret chepyosok che yobo ko sikishie eng sipitalishek sikomuch kosigishie komyee akomuch kotebsho komyee, sobetab sobengwong ak sobetab lagok che kikisikey. Boisoni kotoreti chepyosok chemo imuchikey kosik lagok komyee, akomuch komut lagok kwo gaa akorib lagok kwak komyee. Yosigishie chepyosok ko mayache chiy rabisiek age tugul eng sipitalishek ab Kenya. Torete, torete kasit nobo Linda Mama chepyosok kosigis komyee, ako mayaje chi rabisiek age tugul eng siptalishekab Kenya.

chang biik chemenye en rifti valle, biik chon boto biik ab kalenjin ak limeek alaak chenye rifti valley, en rifti valle komye biik cheuu markwetek, kipsigisinik, nandiek, tugeneek ak limeek chemenye komostaab tranzoia ak komostaaab wasingishu, en rifti valle kochang biik chemengishe en komosweek chechang en rifti valle kogole bandeek, viasiik ak ropwoniik ak ribe tuuga alaak, riibe neego ak riibe kumationik ko alak chebunu mendoniik.

En yu, ko akere chito ne muren, ne kitelel ako nemo kiy en eut. Chichi ko murenet ne kilach pestit nelel komyee, akotinye bakit en katit. Chichi ko kitil sumoik ako manyie butikab kutit. Eng taban yo, ko akere soketit ne kikere stimet eng let yu, ko akere kot ne kikitek ak kepir rangik che lelachen.

Ane ko aii chi nandin nebunu komostab Ol Lessos en Nandi. Anee, sigik chuk kobunu Nandi tugul. Mamainyu kobunu Nandi ole kile, kile Kabomo ak babainyu kobunu Nandi ole kile Kapchebet en olin bo Nandi. Sigik chuk tugul kobunu Nandi tugul. Aa chii nandin ane, akabunu olin bo Nandi.

Ane achito ne ngalali kutuswek aeng. Anee, ko abunu Nandi ole kile Ol Lessos. Akangalali Nandi ak Merkweta. Mamainyu kobunu merkweta.